Korik chekesikishen en sipitalishek komii taban en korik alak choton en sipitalishek missing kikiboishen ana tekset nikiteke korik chekisikishen en sipitalishek komii taban ak korik alak ko bo komonut missing kit nebo tai ko korik chekisikishen kekere kole kirik chemionitij missing ak kobo komonut missingi sipitalishek. Kit nebo tai neyoe ketekse an koboishen korik chekisikishen en taban ak korik alak ko asikomonyor bolet lokok chekisieche asikonyoe development nemie yon eti. Kit age ko lokochoton anan cheoyosok choton bo kosikishe en sipitalishek ko mayach ko tuyo kotuksoti ak bik chechang ye yetesetai konyoisonoton ana ye sikishek en sipitalishek kiyaka ko tukuk cheu iyetik anan anan bolet nebo kabesetab kwenik.

Moek ko kiagik anan lakok chebo tuga , moek koba kamanut missing yae tuguk ko chang'it yeie akibai komie iribe komie koet asiko chang'it kiagik kuuk ak inyoru chego kora . Kigochin moek kochang'it en ortinuek chechang missing nebo tai kotareti cheko en moek , ko cheko ko matinye bakteria agetugul anan maimuchi komiansovmoek yekaye cheko. Ko anan konyor kowelwelutik alak tugul yebaishen amituagig cheuu chego kiagas netoreti yeka yam moek cheko ko . Ko much tom konyor kelek anan tom komuch koam amituakik cheuu susuek anan koye kora bek kotareti asiko biyang'so simasumbuan bik kora kiaga kotareti en katuyet nebo teta

Bik chemiandos ko bik chemune kewelutik chechang, kitestin bek bik choton asi kotareti en oratuniek chechang missing ko oret agenge ne tareti bich choton miandos yekaketeyi bek en borwekuag neoni. Nebo tai kotareti bik chaton asikotestai ko breath in and out ak noton ko ba kamanut en sabetab komugul met agetugul kiage netareti tesyinetab bek en chito ko ko tareti noton asikomuch kotareti ke bichoto Yaba korik che ki tarete ge naton latrinisiek anan tailetisiek kiage netareti tesyinetab bek ko much kobaishien yeamishe bik choton komie anan maiam kiagetugul ye , kiage ko ye kakobek bek en borta ih ko yache ketesyi